Endaa ena naitushulaki mpoosho orpayek neitobiri peyie etumoki oltung`ani ainosa nepiki kulie spices naaponaa balanced diet naaji carrots endaa sidai oleng ena etumi ninye tolchamba nelelek eyiarata.

interu aun tenkop nianyu ometubulu ometaa olchani sapuk nikomaa aitobiraki ore baada oo irkuti arin neyiu irmatunda, netoni lelo matunda mpaka neoku aitobiraki ore peeku eoto nintayu nilo aituku nidung ninya kakeminya ntokitin e oriong naaji nkinyat.

wore kuna naa ilmantasini kunyinyik naitobiraki nedung`idung`i,nelotu endamunoto ai nchere ore eilata naa eidim aitoku entoki enake endaa tooldakikani kutik naa sidai oleng nitamelon.

kelotu ndamunot ainei nchere eitelelia esimu oleng pooki toki tenkaina oltung`ani, eyawua poki toki metaa kidim poki tung`ani anoto teleleki esaa pookin eitumia esimu enkaina enye, indim atijing`a ormtandao nintayu poki toki niyieu niisum niapply ninye ata esiai tenaa keninye iyieu.

enkoitoi ena naing`urarie sirkali nejurrunyie iltung`anak oorewuta ngarrin enake lotii olbaribara tenkoitoi neme enesipata, nchooyo oltung`ani nambai inonok esimu neing`urari temashini enake tesimu te website e sirkal ore pee mitii nikimbung`i.

Elio iltung`anak ootoni i`ltung`anak ootishipate oogira aakweni keitayu ake iltung`anak oogira ake atoni aitirring`a nemeeta mbaa kumok, eitodolu ena ajo enetipat te lelo lootoni aaboitare ilkituak lenye nitadamu sii nkatitin.

Elelia teknolojia tendiaraki neyawuaki esimuii nepiki enkisuma yutub neatea ake sininche engulie kisumareten kumok naidimie aanoto tesimu ino ake, ata ninye tenimiata smart phone ata ninye teniata enoshiake katululu. Naa iidim anoto enkisuma metaa ketumoyu tepook wueji te pooki saa.